Gũkũ kuonanagio mbica cia ta rĩngĩ mohiki, nyĩmbo cia tene iria ciathakagwo, andũ arĩa marũĩrĩire wĩathi wa Kenya, nĩcio cikoragwo kuo, ningĩ no ũkore ũrĩa andũ maruithagio, kou nĩkuo cionanagio wega, ningĩ no ũkore nokuo thirikari ĩrutaga maũndũ marĩa ma tene marĩa marabatara ndũmĩrĩri njiganu.

Rĩrĩa ciana ciakwa ciokĩra, tondũ nĩ ciendete kuona TV kĩroko, nĩ ndutanagia TV tondũ citingĩhota gũthondeka, cikeharĩria wega cigathiĩ thukuru, rĩrĩa ciauma thukuru kuma thaa ikũmi na ĩmwe, cikona TV nginya thaa ĩmwe, harĩa cigĩthiĩ kũruta wĩra ũrĩa, kana gũthoma, kuma thaa ĩmwe, nginya thaa ithatũ koguo mathaa matatũ tu.

Niĩ gwakwa nĩ ngayanagia gĩko, kũrĩa gĩko kĩega kana gĩko kĩrĩa gĩbuthaga ndĩgĩthikaga, ngagĩthika tĩri-inĩ, thutha-inĩ gĩgatuĩka thumu na thutha-inĩ ngagĩtũmĩra kũrĩma nakĩo, ningĩ gĩko kĩrĩa gĩtangĩbutha ta maratathi ma naironi, kana macuba, kana mangirathi, nĩ ndĩmaikagia kĩoro kũrĩa matarĩ na ũgwati kana mũndũ angĩkinya matangĩmũtema.

Kwaga kwĩhokana nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũrehaga mbara mĩciĩ-inĩ, rĩrĩa mũthuri noage kwĩhoka mũtumia wake kana mũtumia aage kwĩhoka auge tarĩngĩ nĩ ũrathiĩ nja wa kĩhiko, ningĩ ciana nocitũmaga gukorwo na mbara mĩciĩ-inĩ, ũgakora rĩmwe nĩ iremire mũno mũthuri akauga ciana icio nĩ mũtumia, nĩ mamu wao ũtara citara wega ũguo makarũa.

Niĩ kamũira andũ manjĩtie wĩra nĩ ndĩ maroraga kana ngamoria nĩ ha mũndũ angĩhota kũruta wĩra kana nĩ ha angĩenda kũruta wĩra kũringana na wĩra ũrĩa wĩkuo. Okorwo nĩ gũkua mahuti, okorwo nĩ gũtua mahuti, okorwo nĩ gũkua thumu, uguo. Okorwo nĩ kũrĩma makarĩma. Ningĩ okorwo o harĩa mũndu ararutĩra nĩ ndigagĩrĩra matikunguanĩire muno nĩ ũndũ wa matikarie mũno wĩra ũhotome.

Mĩeri ĩrĩa tũgethaga irio ta kũrĩa tũhandaga mbembe, ta mweri wa January niguo tũgethaga mbembe ciitũ. Mahũthĩro makwa ma omũthenya nĩ manyihaga tondũ hĩndĩ ĩyo, andũ matikũgũra mũtu kana nĩ mathĩithagia mbembe rĩrĩa tũraruga ngima, na gĩtheri tũtigũraga mbembe. Ũguo ũgakora hĩndĩ ĩríĩa tũgethete mbembe mahũthĩro maku ma omũthenya nĩ manyihaga nditũmagĩra mbeca mũno.

Ũguri wa kĩndũ kũhũthĩra intaneti na kũhũthĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩ ũringanaga, tondũ ũkĩgũra indo ĩmwe kwa ĩmwe nĩ ũrona kĩrĩa ũragũra na kũhũthĩra intaneti no ũkorwo nĩ kĩndũ kĩngĩ kĩa hũrĩtwo mbica gĩkaigwo hau mbica ya kĩo, kogwo kũringanaga kogwo niĩ nyendete wa kugũra kĩndũ hamwe kwa hamwe tondũ nĩũrona gĩkĩ nĩkĩo ndĩragũra handũ ha kĩndũ ũkũreherwo nĩngĩ gĩkorwo na thĩna.